Mae en rabuon, to ji mang'eny mapidho ga rabuon tiyo ga gi kodhi to jomoko ok ohero tiyo gi kodhi. Giheroga ni giti gi oboke mag rabuon mane opidh mokalo chon, mosebudho kata ma ogol e puodho. To mondo ipidhe, mokwongo ineno ni lowo otuwo maber kendo opong' gi gik mang'eny kaka manyiwa. Bang' loso kama idwaro chweyo, ibiro keto tuta, gik miluongoni tuta kata buche madongo dongo kuma weyo nafasi maber ma rabuon dongoe kendo nyakie ma kaka dwarore. Kendo onego ketgi e kidienje mabor gi wadgi kuma weyo nafasi maduong' ma rabuon nyalo ringe kata tiendgi nyalo ringe ka gidongo. Kendo nego opidhgi ka iketo tiendgi e lowo ka ineno ka obokegi nigi malo. Bang' mano, onego obed ni iolo negi pi pile ka pile mondo kik gituwo kendo mondo rabuon go odong' madongo dongo kaka dwarore.

Mae en budho, to budho ji mang'eny tiyogago kaka chiemo. Ng'ato nyalo pone kata nyalo gole e puodho, kendo lwoke. Bang' lwoke, ing'ade kendo inyalo chwake ma ng'ato madh go chaye kata oyier ni ochame kamano. Kopogre gi chiemo, oboke mag gini ng'ato nyalo kawo, to tedo, itiyogo kaka alot. Kendo ji nyalo pone koa e puodho, kendo ng'ade matede kaka chiemo. To budhoni be , jokmoko miyoga chiayo, nikech ochalo chiemb chiayo, to chiayo moko chamega. Kopogre gi chiayo chame be, jokmoko tiyo ga gi budhoni e duso ot. Nitie ute moko, ma odusga gi gir budhoni, to mondo odus kode ot, jok moko golo ga, ng'ado ga maber to gigolo igi, tigimoyo, kosetuwo to gipango e ot. Kendo kopang e ot, ot neno maber ahinya.

Kang'iyo pichani taneno kama ondik ni VCT,to gimabiro e pacha kaneno VCT en kwonde ma ji dhi ga to pimore to ng'iyo chal margi, sanasana joma paroga ni gin gi tuwo mar ayaki. To VCT konyo ji ng'eyo pek mar yudo tuwo mar ayaki, kendo ng'eyo kaka kit ngimagi mulo ng'ato. Mar ariyo, ng'eyo chal mar ng'ato ,to moloyo kaponi gin gi tuwono ,tuwono mar ayaki, miyo ng'ato nyalo yudo thieth mapiyo kata kony mar chul kata kod kony mar oganda duto. VCT jiwo ji mondo obed gi timbe ma ok kel hinyruok kaka tiyo gi condom, kod nyiso chal mar ng'ato ma nyalo konyo geng'o landruok mar tuwono ne oganda mamoko. VCT be chiwo paro kod kony mondo okony ji ,nyagore gi chal margi mar ayaki kendo nyagruok gi pek mamedore ka ng'ato odak gi tuwo mar ayakino.

Kanono tij machal kamae kata kanono tijni, gimakwongo biro e pacha en ni kwonde kaina gi gin kwonde ma ichango ji mopogore opogore gi tuoche mopogore opogore. To be gimaduong' momiyo iketo kwonde ma kamagi, en ni mondo okony ji obed gi nylao mar timo gikmoko gin gi giwegi bang' ka ng'ato ohinyore kata obedo matuwo, kata ka en ochal moro machielo mamiyo ok onyal timo gik moko e yo maber. Kwonde ma ji yudo ritruok, jiwo konyo mopogore opogore moriwo koda thieth mar del, thieth mar tich kata thieth mar wuoyo kod ajiwo paro be. Mondo omi ng'ato ka ng'ato oyud kony madwarore, gimaduong' en ni mondo gibed gi ngima maber kendo gibed gi nyalo mar timo kaka ne gitimo chon, kata bedo joma nyalo timo gik moro kendgi giwegi.

Gi ma biro e pacha ka aneno gini en cctv to cctv gin gik ma dwarore ahinya e rito arita maber kendo ritruok mar oganda. Gi konyo endiko kendo kowo weche ma ineno kendo mano omiyo ok tim timbe maundu kendo chiwo weche ma ng'iso gik mane otimore. To tij cctv en kama gi mokuongo, chenro mar cctv siko ka ng'iyo ka moro achiel achiel ka ng'iso gik mane otimore. Mar ariyo, camera ma oket e kompyuta bende nyalo mako picha moko mondo oti kod gi bang'e. Mar adek, gi nyalo oro piche e kuonde ma boyo ahinya kata neno ka ji kata kata neno ka ji timo ka mano. Moro kendo, chenro mag cctv inyalo riw go yore ma moko mag rito ler kata yore mag chiwo siem kata yore mag chiko ji. MorO kendo bende gi camera mag cctv inyalo nyalo muono jo ma timo maundu kik tim.

Ka ang'iyo picha ni to aneno ma ber yadh gi, gi chalo jo ma ni gi ayaki ema tiyo ga go. To be ka ang'iye aneno ka ondik ni neva nevarapin to yadh ni itiyo kode kaachiel gi yedhe ma moko e thiedho two mar ayaki. Ayaki en two ma miyo ng'ato bedo gi twoche ma opogore opogore e remo kata be dende to koro yadhni en ema okonyo kuom gengo twoche ma moko ma ikelo gi two mar ayaki kendo yadhno yadhni okonyo kuom dwoko piny kwan mar two mar ayaki e remo kata e del. Ok ni yadhni yadhni chango ayaki, ooyo, kata kamano okonyo e geng'o medruok mar ayaki, okonyo e geng'o medruok mar two mar ayaki nikech two mar ayaki ni nenore ni oketho del e okang' ma malo ahinya. To be dwarore ni ng'ato ma ni gi ayaki omed tiyo gi yadhni gi yedhe ma moko..

E kenya kembe ariyo madongo mo ong'ere, achiel kuom gi en kambi mar safaricom. Safaricom en achiel kuom kembe mang'eny ma chiwo weche mag tudruok kendo bende en achiel kuom kembe mang'eny ma chiwo weche mag pesa ko okalo kuom mpesa. ko opogre gi kambi mar safaricom, moro kendo en equity group holdings ma en riwruok mar pesa ma tiyo e pinje mag Afrika duto kendo en bengi mar ariyo maduong' e Kenya.